Magi jok ma ochung'ne kar kanyo kano pesa mar ABSA e pinywa mar Kenya kae. Kendo gibiro gitudre kamoro achiel mondo gi tug tuk mar pool ni, kagiriwre kanyakla achiel.

Mae miny mar loyo rikni molos e ot gi lwedo, ok onyiewe koselose, olose e ot kanyo. Itiyogo mar nego rikni e puodho mantiere ei ot. Puodhoni nitiere ei ot ok en puodho mantiere mabor to rikni chamo olemo mantiere e puodhono.

Mae wuoyi matin gi nyathi ma giuso teini mineno mitiyogo e neno e ot, moko michulo mos mos mos ka. Inyanyieo mae nitiere pesa moro miketo matin alafu koro iboga chudo pile ka pile mondo inyal tiyogodo.